En koroito noto nekimuten biik che miandos kochang mising tuguk anan chang korotwek chemi orit cheketoreten ne miani anan che keyochinen chon kibore first aid. Netai komiten kitanda kitandet noto neimung'en anan nekindo kuruen chito noto ne miani asikobit ketoret. Miten kora korotwek che keboisien kecheckeni rwaet noto nebo korotik anan kibimonen kora keger kele tyana koritk che tindo. Ago miten kora ternik choto che toreti kobus kora yon kagiker kele mi ngweny koristo anan mi ngweny kabusenyin kotoreti. En karinitet kora komi kerichek choto che toreti biik en ng'wonindo, mi kerichek che yon kegose ng'wonindo soiti kotor kegonin ago toretin. Miten kora tuguk che ketoreten mook kou bandages.

Lagok che mengechen ko chang amitwogik che kigochin asikoripchi sweitaenywan. Amun ngoetu lakwet anan ngeyetu chitugul komiten amitwogik che toreti komoswek che terter. Ko miten che toreti sweitaet soiti ko amitwogiik kou: sukuma anan ko tuguk cheu mogobek. Ko kimwa biik kole ngyam chotet anan kebutyi lakwet koribchin sweitaet. Kora komiten, maainik kora, maainik koribe konda anan kibore, igochin kimnatet konda ak chego kora. Chego konyolu kinagi lagok kora sikobit kotoret kotakosweita koigeny. Chang mising amitwogik che ribe konda. Miten kora amitwogik alak che keguren carrots che ngemin kitutyin agot lagok koam alan tugul kokoron mising choto en konyek.

Ko lakwet ne giten anan lakwet ne ming'in non koto kesiche ko nyolu en sigindet koger kole kagijanjan lakwet amun komagijanjan lakwet, kochang kewelutik che imuch kobit anan chang ng'oyondit che chang mising. Imuch kogochi taabushek che chang mising, amun sigindet kocheng'at kerichek anan komut sipitalisiek che loen baginya ko rabinik alak che ter. Mi mianwogik choto che nome lakwet yon magijanjan, chang mising. Mi miando nekibore Polio. Polio ko miando nebore kelyek yan magijanjan lakwet. Nyolu keribenge kot mising amun koron koet lakwet koime mising amun en kelyek che mataburtos kelyek komye yon magijanjan lakwet. Mi kora miando noto nekekure Measles anan Chesiru, miando niton kosiru lakwet ago yanitet amun imuch konambda ge lagok alak. Kor kowo kamet ele me lagok alak konome lakwet age. Nyolu ko sigik konyolu kemek sure

Miten mianwogik che nome lagok yon moyomotin amitwogik en borto. Mi mianwogik choton che nome kora lakwet yon kogibutyi amitwogik iman anan en amitwogichu komatinye kimnat age tugul anan motese kiy en borto. Ki keleen bik alak nyolu kyome amitwogik chetinye protein asi kotoret borto koet. Mi kora miando ne nome lakwet yon mosich amitwogik nebo pkoi any. Ko mianito any ko bose kiloishek ab lakwet soiti. Ago terteritu lakwet ak kobet ot komong'unet. Kora ko nyolu en sigik koger kole korib lagok komye amun chang mianwogik che imuch koityi lagochute. Yoche kerib lagok ak amitwogik choto che kororon che nomeke ak borwekwak.

Koimutik che abwatyini chebune anan chebune kanyoik ab kiyagik ko chang kot mising. Ko koimutyet netai ko; kiyagik komomi komosta ne kikitaban kele kimuti kiyagik anan kiruruche kiyagik asikobit kinya en olotet, Koyogik ab kiyagik ko icheget chemogotin kobendat kot en kot yon kacheng temik kole nyon inyoiywech komi kiyagik che komiandos. Ko nyolu kotor kobaagoi ole kagibirchinen simoit. Ko kaimutyet ne nyoru ko mara ko oret ko ya oret ago ole nyolu keba koloo kabisa ko kaimutiet netai nenyoru nono. Kaimutiet age kora ko kanyoik chu eb kiyagik koimuch komanyor kerichek anan tuguk choto che kiboisie asikobit kinya kiyagik kora komara bichu komanyoru konetishet neyamat.

Mi amuneishek sikai keribe kerichek chotet chelugui biik che tinye miando noto nebo UKIMWI. Mianitet ko miondo ne yaa mising, anan tos kilelen miondo netinye kutik. Nyolu keri kerichek anan biik chon lugui konyolu kosib kou ole komwochido konyoindet. Amun kotkomokisib kerichek chuto kewekse leet. Nyolu kisib amun yon mokisib kotesetai kochang'aegitu en borto kutik choton chebo mianitet. Ago tebye sikomianomiani borto kochutu mianwogik alak che terter yon mogisib kericheju. So kararan mising ingerib kericheju en chito noto nelugui asikobit kokirinda mianwogik alak che chutu. Sikobit kekirinda mianwogik che anan kochuto, che mara agot, anan koamin metit wee, bendi moet sait age, so nyolu kerib kerichejutet asikobit ibur komyee anan iteisob koigeny.

Bo komonut kot mising asibkechigil mianwogik choto chebo umbu, anan miando noton neibu umbu asikobit kesib kesor en ele imuktage anan kotko mugakse. Miando noton neibu mbu ko miondo nemakararan ago sikoib mianito mbu ko mara irwe chito ametugenke netit anan mara en pii olon keter nebo kong'ung komi bek che katerem anan beek choto chemaba che kong'et en yoto. Kobek choto che kong'et kogonori umbu, so nyolu kora keribe tililindo en korikyok asikobit kekinden mianwogik alak. Mianitet kora ko mara irwe chito ama netit. Netishek ko kigokonech agot serkalit netishhek chebo buch. Nyolu keboishen komye choto ketugenge asikobit komaamech mbu amun ingwamech mbu, ko mbu koibote miondo noton nemakararan. Miando noton ne korkanamin ichorireni, amin metit wee, ogose tot ing'ung, ilungulin borto. So nyolu kerib tililindo ak keba sipitali.

Kebiman anan koa chitonoto nebimoni korotik, ngot abiman chito ak anyorji kutik choto chebo UKIMWI komiten ole ang'olochindoi asikobit komaibet komong'unet amun ma biik tugul chon kobwone kenyokebiman kogoingen kole nyokenyorjin. Kobwone chito kole konyokechecken korotikyik anan kochecken bortanyin kit neu. Ko mara konyune kamngen kole tor kesikin miando neu nitet. So ko a pimonindet noto pimoni korotik konyolu ang'ololji simabet komong'unet. Nyolu ang'ololji ak ogochi kerichek che imuch koter komatestai kochang'a en borto. Ak ang'ololji kora alenji nyolu koame tuguk choto che igochin kimnatet. Nyolu koame tuguk cheu logoek, asikobit koter mianwogik alak en borto. Nyolu koamishe komye kora sikobit konyor kimnatet ago nyolu koribge matkoyai chomyet ak biik alak amun nome mianito.

Eiy wole serkalit chepkondok ab tuguk, ago en walaniton koimuch kong'em kastomaek amun ngowal serkalit chepkondok choton che kialen tuguk anan ngowal beit noto nekialen tuguk, ko ng;eme ole oo kabisa mising akot ko kou mwanik. Ngonde tuguk serkalit koik kali ko kor agot biik chebendote en oratinwek kogor keyoche kali ak ichek kor keyoche beit nemacham keyoche amun kagotesak mwanik en barak konyolu kotes ak ichek bichuto chu oldo mwanik asikobit kosich kiy ak ichek. So, serkalit ii konyoru koger rirek choto chebo biik ak ichek amun makerge biik tugul. Biik kora ko en boisionik kwak koyoe asikobit kotinye amune kole kiyoe boisioniton asikobit kotoretichu kenyoru che kiome, kenyoru agot che kilipanjinen lagok kyok. Ko serkalit ko nyolu koger chuto yon tese choton anan yon weleli.

Mwalimuek en sukul ko bune tuguk chekoromen en konetisiet nywan ako miten kora chekimuch keyai kokisigik ih asikemuch ketoret miten koimutyet netaa ko nebo ng'alek ab rapisiek miten lakok che nge che anan koyok mwalimu kolenji kosor rapisiek en gaa sikobit kotesetai konetisiet kou kila ko mara ngobwone komotinye sigik sait notet rapinik ko kor kawek sukul komotinye akot mwalimu yani motinye komong'unet mwalimu yani ibete komong'unet nebo kotesetai konet amun ngen kole onetii ako mokiliponon kora ko nono ko bore komostab wanafunzi amun ih yemakinet wanafunzi anan yemakinet kipsomaniat ih kokaibar eleoo amun kor koyoe tyemutik kwak okot ih kobutos anan moimuche koyai tuguk chekinetisye en class

Ngeng'alalen akobo kabilosiek chemenye komosta noton nebo Rift valley ko terterchin ma kabilet agenge nemiten lakini chechang soiti ko kipsigisiek anan kibore kalenjins ko ngemwaa akobo kalenjins ih komii kipsigisiek mii nandiek miten okiek ako menye komoswek cheterter en Rift valley kou ngeng'alalen cheu markwetindet Kinyoru kora cheu pokotiek kenyorchin olin bo west pokot anan Baringo ko kipsigisiek eleoo komenye komosta nebo Kericho, Bomet ih ak Nakuru kiten kole miten kora wakikuyu anan kibore kokoek kenyorchin kora komosta nebo Nakuru anan emet noton nebo Nakuru, miten kora masaek chemii olin bo Narok

En komoswek choton chemi tiong'ik konyolu kesir biik choto che kisomonso anan chesomanotin asikobit korib tiong'ichotet amun mogoi kesir biik che masomonso. Mi ng'oyondit cheimuch konyor kou ele nyolu koripto. Nyolu koger kole ole mi tiong'ik ko tilil ago nyolu kongen kora amitwogik choton che kiboen tiong'ik choto amun en komosta noton nemiten tiong'ik kenyorchin tiong'ik chechang, motiondo agnge nemi yotet. Ago nyolu konai kole amitwogik achon chekebutyin tiondo ainon. Amun tiong'ik tugul komaame amitwogik chekerge ame che terter kora konyolu konai ele riptoge amun mi tiong'ik choto che imuch kosus biik anan koam biik.

Mwalimu anan mwalimuyat ak kipsomaninik kong'ololen tarigit nebo ketar kasitab gaa en amuneishek. Mara kogikonu nafas kiten anan ruhusa kiteno en sugul. Ko kor ko ng'olochin mwalimuek kipsomaninik ele nyolu kobakoyaita kasit en gaa. Yoche kong'ololchi kolenchi nyolu bagesoman mogiyemote. Ago nyolu kora kenyor kasarta negitoreti sigik amun sikai kegon nafas ini en sugul kongen mwalimu kole ak ichek kogimoche sibokosich nafas kiten nesomanen ak kotoret sigikwak. Sikai kong'alal any mwalimu ak kipsomaninik agobo tarigit noto ko sikonai kipsomaninik anan kochopchige agobo betut noto neweksei korik che kisomanen amun ngotko magimwa ko koron komoityin chechang korik che kisomanen.

En atakai tugul yon miten lakwet sugul komagat en sigindet kwo korik che kisomanen kobakonyor mwalimu nebo lakwenyin kwo konai oletestoito taa lakwet anan konai ole sirtoi lakwenyin. Ko koakonetindet, ndo nyone sigindet sugul ak kotebenan agobo somanetab lakwenyin amwachini kotienge ak ole agertoi akole testo tai lakwenyi. Yoche anamen korong amwochi alenji mi komie lakweng'ung tesetai komye ago sire komyee. Ak aborji any tiemutik che kiyai lakwet ak che kisiren ak chemosiren singotkomi ele mi chechutiet kiten kobakolitit sigindet ak inee, ago nyolu yo ng'ololchin sigindet lakwet kong'ololji komie asikobit koguiyo lawket amun lakwet komomoche kewagen.

Sugulitab barak nebo Tom Mboya ko sugulit nebendi kipsomaninik yon kagotar kilasitab taman ak oeng. Ago sugulinitet komiten county notonnebo Homabay. Anan mi emet noton nebo Homabay. Sugulinitet ko sugulit ne kararan amun kigotach lagok che chang ago kiokerchige ole ngoba lagok che chang komowekse buch en olindet. Olinbo Tom Mboya. Kiit neimuch koteron simaityi sugulinindo nimbo barak ko imuch kogamenye ele loo anan komenye olinbo, kou mara amenye olinbo Bomet ak omoche asiowo. Ko mara koteron any banda. Kit age komara kobonyoru somanet nekomokinige en yundo.

Nootin barnotik en yaetab tuguk choton chemokororon che imuch kobut ng'atutik ago ele toretito mwetet ba karishek kobos ko chang' kot mising. Barnotik anan neranik yon monor kasishek, mising agot koyon mosomonso, koyae tuguk choto chemakororon yae tuguk choto chebute ng'atutik alak agot koyee maiywek komengechen. Koron koyechegitu kokagonam kotes koba koyee bangig ago yeet noto nebo bangig kowechowechi metit anan wechowechi ogilit nebo chito. Ko ngo wechowech metit anan kowechowech ogilit koyae tuguk choto chemakororon. Imuch koyai tuguk choto che kor keibchin kakwutiet ne korom. Ko ele toretito mwetet ab karishek kokor kamwet karishek kotor konyorjinge kit kiteno anan nyorjinge rabiyan kidogo neimuch agot koboisien en oret nekookinge. Ko tor kotoreti noton kobos.

En kila kenyit komiten betushek che kigitaban chebo komung'et chekibwoten tuguk che terter. Ko ane kogamoche apcheiwok ketin agobo betut noton nebo tarigit agenge arawetab mut en kila kenyit. Komiten betut noton nebo komung'et en biik choto che yoe kasishek anan en chi age tugul ne yoe kasit. Ko sikai kimunye en betuni kosigobor tekisto en biik choto che yoe kasit anan kiboitinik tugl en emenyon che yoe kasishek. En betunitet, kiboitin tugul anan biik tugul chon tinye kasishek en olda tugul koboiboi mising amun momi chi nekechomchin kwo kasit kigochin chitugul komuny en betunitet anan imunye chitugul en betunitet. Betunito ko kararan kabisa amun betut ne boiboiechin chi tugul en ng'wony komugul.

Ele kiwegunen atebet ko komosta noton ne kimuti biik chon kigoba kobwatutik taban anan chon kigonosto mi biik choton cho n kiboiisien tuguk choto chemokororon cheu maiywek, cheu bangig, mising ko neranik anan barnotik chon kimeto sugul kotagomengechen. Biichutet komi che kigoboisien kabisa tuguchuto chu mokororon ta kowech ogilinywan, anan tagoyai chito konosto. Komiten komosto noton nekigitaban asikobit kimut ibokwegeunen kobwatutikwak anan kewek atebenywan nekitindo kong'eten yon kimuti chito kwo yoton kotigonet ne ogochini ane alenjini kwo yundo ak ibakogas tuguk che kimwochin ak ibakosib tuguk che kimwojin amun tuguk che kimwojin kobo komonut agotuguk che toreti en sobenyin ak kotoret en taa yon kibendi. Ak kotoret en atkan tugul.

Obwote ale bo komonut kabisa chanjanet ab lagok, amun chanjanet ab lagok ii kotoreti kogirinda minawogik che chang. Mising ko lagok chon kotokesiche. Mising ko lagok che mengechen kochang mianwogik che imuche konam. Nyolu en sigindet age tugul netiye lakwet neming'in koger kole kagichanjan amun yamakichanjan lakwet komi mianwogik che terter. Mi miando agot ne keguren Measles anan mianwogik choton chesiru bortab lakwet. Ko mianito ko miondo nesamis kot mising amun igochin lakwet kobur ama kalyet. Ibure kochorireni lakwet ak kololen maa ago imuch konamda lagok igo. Sikai kechanjan lakwet kosigobit ngoetu, koet komye ak koetu ak borto nekararan ago toreti kogirinda mianwogik che chang. Mi mianwogik kora che keguren Polio mianitet ko miondo nebore kelyek. Yan magichanjan kora lakwanigan koming'in so agere ole bo komonut mising ngechanjan lagok sikobit kotoret.

Ele tertoi korik choton che kitoretenge anan toilet yamdaetab mianwogikab beek kotoreti kot mising amun ndo momi korichuton kotos kigobek biik chechnag en miando noton nebo beek. Amun korichu kitoretenge ko kigichope anan kigiteche asikobit komakimurit ortinwek anan asikobit komakimurit olon olon simakimurit kora ele rupe ge ak oinoshek amun kot kimurit oret anan tirita ko kor karobon konyokowiche beek anan konyokotendene chafuk chugan ak beek kokor kaba oinet ago oinonikan. Kor katenden kora chafuk chugan agoi beek chemi oinet ne kiboisien ak kenyokeram beechugan ak bokeboisiien anan kechoben amitwogik, kobitu miando noton ne keguren cholera neimuch kobar biik.

Tinye kelchin kabisa kerichek choton che tere sigisiet anan kiguren kerichek choton chebo banganetab lagok. Tam sigik anan biik chon koechegitun chon moche sikotun ge anan chomoche sikosigis ko tam kong'olochin biik choto che inyoise anan tam kong'alalchin konyoik agobo ele kisikto lagok ineti ele kiboisioito kerichejutet amun kerichechuto kotinye kelchin neo kabisa. Toreti biik kebangan lagok anan komatkesich lagok chechang kosibgei amun ngesich lagok che chang kosibgei anan korupgei koimuch komanyor amitwogik cheyomotin en borwekwak amun nyolu kochuchun is chitugul. Koimuch komanyor komakororonitu anan kilen manyoru, maetu agot. Ago kora kitoret biik kabisa kerichechu en emonito. Kitoret biik che chang amun kitesetai keboisien agoi nguni.

Chanjo noton nebo Polio anan katet noton nebo Polio en lagok kobo komonut kot mising amun kigimwa kele, anan lazima yon kogisiche lakwet anan kogokisiche lakwet inei, koyoche kigochi chanjo noton nebo polio amun kotkonam polio komamiten kerichek choton cheimuch kinyaen polio kit nemi kityo asikobit komanam lagok polio ko chanjo initet emuchi kotoret ago bo komonut kot mising chanjo inito amun toreti lagok chemengechen kosobcho komyee anan koechegitun komye. Toreti kora konyor kabwatutik choton che koron toreti kamat kobet kabwatet anan kobet kabwatutik lakwet amun mianitet ii, miandab polio ko ibu kewelutik anan koimutik che chang en bortab lakwet, so kobo komonut kot mising ngechanjan lakwet.

Chang koitosiek che rutechin biik chepkerichot en kokwenyun amun en amuneishek che chang. Ngemi kogikipkosobe atkia tugul komi mianwogik che anan koitu abakora. Koo komonut amun kigoit chepkerichinik en kokwenyon. Yan kemian chito kidogo anan yan kamian chito kiteno kolite ele miten chepkerichot akwarorchi tabusiek che tinye en bortanyin. Kor ka aroroji chepkerichot, konae chepkerichot inegen kole kerichek achon che nomege ak miando nekamwa chito tam ko soiti agot komoe koime biik moetinwek kogitoret biik chepkerichinik kotap biik asikobit kotililegitun moatinwek amun ngetab chito kotoreti kosisigen moet nebole ak kotililit moet ak korektechi che kyome.

Bo komonut mising kechikil borto anan kochigil chi tugl bortanyin abakototen amun en nguni ko kogoit mianwogik che moto kinae kele ibune ago bunu ano. Ko kit ne kararan ko kechigil borto singotoitinye mian age tugul anan kot kenyorjin miando age tugul isibinyorjige kerichek en chokinet. Anan kisib kemwaun tuguk che imuch iyai asikobit kobet mianoto anan asikobit kotoret kobos mianotet kotko miando nemoistoge en borto. Ko bo komonut kot mising kora tam kochome komwachi chepkerichinik anan tagitariek chon inyoe biik kolenchi karan ingechigil borto asinai ngot imi komyee. Abakora konyolu kecheckeni miondo noto nebo rwaetab korotik anan miondo noton nebo sugaruk amun chondet ko mianwogik chemoe konome biik che chang abakora. Nyolu kechecken asikobit kenyorjige kerichek.

En anee kotam arutechini chepkerichot kochigil bortanyun anan kochigilan, en kila arawet. Si kou nitet ii ko amache anae kot komi bortanyun komyee. Kot ami en chametab ge nekararan anan momi komye asikobit anyorjige kerichek che imuch kotoreton kora. Kechikil borto ko kiit ne kararan amun inoe chito anan inochinige chi ile imi komyee anan memi komyee. Sowo kechikilan ko amun mi mianwogik choton cheibu amitwogik che terter. En nguni kogochang'a mianwogik, miten che ndiam mwanik chon kindo ng'wek komi miondo ne nome biik anan mi mianwogik ch eityin biik che motokororon. Nyolu kechekeni kora miondo noton nebo labatetab korotik anan kibore rwaetab korotik ak noton nebo sugaruk amun noto ko mianwogik che yachen kot mising. Che imuch koibu amitwogik chechang.

Kigekon komnatet neyamat kot mising kotienge ak mianwogik choto chemiten en abakora anan chemiten aba kototen. Ago sikai kegon ng'omnatonito ko kigikonu kotienge ak mianwogik choto chemiten en nguni anan chemiten en kasari minawogik choton komi miondo ne naat mising noton ko miondo nebo kutik ab UKIMWI. Ko miondo noton komiondo nekinomdo ge kobuun tuguk che chang. Kinomdoge yon koboiisien chito wembeit kotilge, mara inam ak inye itilenge koname biik mionitet kora. So ko ng'omnatet ne kigekon ko kigemwa kele monyolu kepchei anan monyolu kepchechine tuguk choto che ng'otiben ak chito age tugul amun menoe kotko miani anan momiani ak kora kinomdage kobun chomyosiek amun mara otuye ak chito noton ne miani ak oruye komonai ile miani anan mo miani kinomdoge mianitet.

Kit nenyolu koyai sigindet ii yon kanam maat anan yon koetyi maat lakwet ko chang, anan kile kit nebo komonut mising, nyolu komut lakwet anan kolabaten lakwet kwo korik choton che kinyoisen. Amun konam maat lakwet ko kit nemakararan amun ngo nam maat komenae ile kanam miondo ainon anan ome ano lakwet, tebye kityo lakwet sikoririre. Ko koi sigindet konyolu isib imut lakwet kwo koot noto nekinyoisen ak ibei arorji imwaite ile koetyi maat lakwet asikobit amun koetyi maat lakwet komararan so nyolu boko checken tagitari anan konyoindet konai kole iime nee lakwet ago ano ole ome asikobit kegochi kerichek che imuch kobos ak kotoret en ole kosen king'wan lakwet. Karan ngesib kemut lakwet kwo kerichek.

Kamet nenyigis anan kamet age tugul ne negit kosich lakwet ko mi amune sikobo komonut kowendi kotab konyoiset en abakora. Kamet ne nyigis konyolu kwendi kot noton nebo konyoisiet asikobit kechigil bortanyin ak keswa lakwet en moenyin kotko mi komye. Nyolu keswa lakwet amun mo chepyosok tugul chmiten cheburi lakwet komyee. Mi che alan kenyor komabur lakwet komyee konyolu sibkeibchi kokwoutiet noton keger kele kagiterektechi lakwet kobur en oret noton nenyolu kobur ak kora konyolu kecheckeni mianwogik amun biik che nyigisen kotebye si koitu mianwogik choto che motokinoi konyolu kisib keter ago nyolu sigerutechin kora kotab konyoisiet sigemwaun tuguk che nyolu iam ak tuguk che monyolu iam kora yon inyigis amun mo kiame amitwogik tugul.